Ore enaiposha evictoria naa ninye enaiposha sapuk tiatua olosho le Kenya naa ninye enaiposha sapuk to nkilalo orok, naa ninye namba are te seuseu nalulunga. Ore ena sapuko enye naa ninye naisho ena aiposha menoto esinkir oompukunot pooki manyisho sidai oleng. Ore enaiposha evictoria nemegut, neirewua enkare enye, ore ena enkirewuaj enkare enye naa keisho isinkir metoishoto te siana sapuk oleng. Ore enaiposha evictoria naa ketipika sirkali olosho le Kenya oo aa non- governmental organisation, projects kumok oleng ooifot naduaaya eramatata oosinkir tiatu enaiposha easishoreki ineeti naanarikino neasishoreki etu eitoi isinkir.